Ore entoki nalo dukuya tenelotu tenadol elama lenkitesheni e Citizen, naa kadol ake ajo Citizen idimayu na news egira aimaki, ilomon eeta olkilikwai ogira ayau, eeta mbaa nayieu nelimu. Neeku nena baa kumok napuo tiatua damunot, tenidol ele mishire, lenkitesheni naji Citizen. Ashe oleng'.